Pichani nigi chuo ang'wen moruako lep tich, kendo gin jong'ad bura edoho mopogore opogore kendo gin gi nengo mathoth ka gin ema ging'ado buch joketh chik mopogore opogore. Moko itero e jela moko chulo jowetegi kuom makosa magitimo. Kasto jong'ad buragi be ema thiedho jotelo moyier gi jopiny mondo ochak timo tich elemo mopogore opogore kachakore gi ker mar piny Kenya kata pinje mopogore opogore. Kamedo kuom mago, jogi be ema ng'iyo bende kaka chik tiyo kata kinyalo loke, kata kimedo, kendo chike molosigi sirkal kata parliament gin ema gikale kendo giketo obed manyalo timore.

Tijni en tich manigi nengo sana ,namba achiel okonyoji eyudo chiemo kata kamano be en gi kethruok mang'eny nikech chiemo kaka alot kata gik moa e puodho nyalo biro to kethre kaok oketgi e frij kata kaok ong'igi malong'o nikech ginyalo lokore magikethre makoro gibed gi nengo maonge makoro gima odong' en mana witogi eyugi kasto kagisetuo to iwang'o gi.